Ore osokoni, naa ewueji e tipat amu ewueji natumore ilainyang'ak tenebo sii ilamirak loo ndaiki arashu inkulie masaa naapaashipaasha etipat tiatua enkishui e tung'ani. Ore osokoni naa keyau osotua o naboishu tiatua olosho amu ketumo iltung'ana opaashipaasha oing'ua ilubot naapaashipaasha nebikoo teseriani. Enetipat sii ena bae amu enkoitoi natumie iltung'ana endaa nainosh tolmareita lenye a tenilo osokoni naa indim ainyang'u endaa pookin naba anaa eniyeu niya olmarei lino. Enetipat sii osokoni amu enkoitoi nabo e biashara naa ore biashara naa ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Enetipat sii osokoni amu, ore ilaturok pookin ashu ilaramatak naa eya intokitin enche osokoni pee ewuo amiraki iltung'ana arashu ilainyang'ak.

Biashara ore biashara naa enetipat oleng amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya o sii inkuapi kumok naapaaashipaasha te seuse nalulung'a. Ore osokoni naa ewueji natumore ilainyang'ak tenebo sii ilamirak loo masaa naapaashipaasha a indaiki arashu ninye isuan. Enetipat osokoni amu keyau osotua onaboisho amu keyau iltung'ana kumok lopaashipaasha nebikoo te seriani. Ore osokoni naa enetipat tiatua olosho amu ewueji nawuo iltung'ana ainyang'unye indaiki nainosh tiatua ilmareita lenye. Ewueji etipat sii ena toolaturuk arashu ninye toolaramatak losuan amu keya isuan enye arashu imasaa naatekesuta to mukundani enye osokoni, pee ewuo aamir netum iropiani naitumia tokulie baa emaisha.

Ore nkiteshenini o lomon tiatua olosho naa enetipat amu ninche naitabaiki iltung'ana ilomon pooki nawuoita dukuya tiatua olosho o sii imbaa kumok nagirai aisiligu tiatua olosho. Ore tolosho le Kenya naa keatai inkituoni naapaashipaasha o ntelevisheni tenebo sii nkituoni naapaashipaasha o nkutukie pooki tiatua olosho le Kenya o sii teseuseu nalulung'a nainining' iltung'ana ashu ninye naitabaiki iltung'ana indoropu tenebo inkoroki o lomon o mbaa pooki nawuoita dukuya tiatua olosho, a siasa, enkisoma, enturore, eramatare o sii kulie baa kumok nawuoita dukuya. Keatai sii ilasirak o nkasirak o lomon kumok tiatua olosho oigero o siyie naigero tiatua kuna kitesheni naa enkoitoi sidai ena amu enkoitoi natumie iltung'ana isiaritin. Enetipat sii ena bae amu ore kuna kitesheni naa keiteng'en iltung'ana imbaa kumok naipirta enkisoma arashu ninye enturore neret sii inkera too mbaa kumok emaisha.

Biashara , ore biashara naa enetipat amu ninye naibungita uchumi olosho lekenya , osii uchumi napashapasha torkila orok osii teseuseu nalulunga . Ore osokoni naa ewueji natumore iltunganak aa ilamirak tenebo sii ilainyiangak pee epuo ainyiangu ashu pee emir imasaa enye . Enetipat osokoni amu keyau naboisho , osotua tiatua olosho , amuore pee etumo iltunganak tiatua osokoni naa ketoni tenebo tosotua. Enetipat sii osokoni tolaramatak arashu sii tolaturok amu ore osokoni naa kepuo amir iswam enye arashu ninye indaiki natekesutua tiatua imukuntani enye netum iropiyiani naitumia toonkulie baa kumok napashapasha emaisha . Enetipat sii osokoni amu ewueji napuo iltunganak ainyiangunyie endaa nainos tiatua irmareita lenye.

Ore enkisuma na enetipat oleng amu ninye naikuna ltunganak kumok peyiolou mbaa kumok napashipaasha napoito dukuya tiatua olosho naninye naret ltunganak petum isiatin ore enkisuma ekuna olongi neeta mbaa kumok edigitali amu nakidim nkera aisumata arashu ninye simui e digitali naret enkerai ino peyiolou mbaa kumok etipat enkisuma.

Enkisuma, ore enkisuma naa enetipat amu kitubulu enkerai ino ,nitayiolo si imbaa kumok napashapasha napoito dukuya tiatua olosho oseuseu nalulung'a . Enetipat teneriki inkera sukul pee epuo aisum pee eaku iltung'anak letipat tiatua olosho tonkolong'i napuonu , ore enkisuma naa entipat amu kitapaasha iltung'anak arashu irkwaki lemekure apa eeta tipat tiatua olosho enaa emuratare ontoyie arashu ninye kiama onkera kutitik . Ore enkisuma ekuna olong'i naa isidai amu keeta mbaa ee teknolojia aa kidim inkera aisuma egira aitumia nkomputani arashu ninye isimui naata ntokitin kumok naiteng'en enkerai ino pee esioki aisoma neyieolou sii imbaa kumok ee teknolojia napoito dukuya tiatua seuseu nalulung'a.

Ore teknolojia naa enetipat amu ore enaa nelotu teknolojia nilepunyie enkisuma tiatua iloshon kumok teseuseu nalulunga. Keetae ntokitin kumok eteknolojia naitumiay tiatua enkisuma enaa inkomputani, isimui , osii kulie tokitin naijo robot ,okulie ake tokitin eteknolojia naidimi aituamia tesukul aitengen inkera imbaa kumok napoito dukuya tiatua olosho .Enetipat tenenyok sirkali aitabaiki inkera tiatua sukuulini pookin ata ninye isukuulini natii atua nkishu kuna masaa eteknolojia pee etumoki inkera atayiolo enikoni pee itumiay kuna mashinini osii pee atayiolo mbaa kumok napoito dukuya tiatua olosho nanare pee eyiolou pee eret ninche tiatua maisha arashu ninye toonkolongi napuoni egira aendelea wenkisuma enye.

Ore utalii naa enetipat amuu ore pee ewuonu iloibor atua olosho, naa keyau imbaa kumok etipat naret iltung'ana omanya olosho neilepunyie sii uchumi ilo osho. Ore iloshon naapaashipaasha, naa keata imbaa naapaashipaasha naya kulo oibor atua ilo osho pee ewuonu aing'or nena tokitin neshipa. Ore tolosho lolmaasai naa keata ilmaasai imbaa kumok olkuak nayau iloibor atua olosho le Kenya pee ewuonu aing'or nena tokitin anaa imanyat, aa inkajijik opa namanya ilmaasai, keatai sii isaen, olkarash lolmaasai o sii isinkoliotin o ndaiki olmaasai nanyor ilashumba pee ewuonu aing'or neinyang', neret sii ilo osho. Keatai sii intokitin kumok tiatua olosho le Kenya anaa ing'uesi a keatai ilaleta kumok lolng'uesi, anaa olale kitok le Maasai Mara, olale le Amboseli olale le Nairobi Museum, o sii kulie aleta kumok o kulie baa kumok ake nayau iloibor atua olosho, neilepunye uchumi olosho le Kenya o sii mbaa e maisha oltung'ana leilo osho.

Ore erikore naa enetipat amu, ore pee eatai ilarikok supati naa keyau maendileo tiatua olosho, neret sii iltung'anak tiatua olosho, neret sii iltung'anak too imbaa kumok e uchumi, o sii imbaa napaashipapaasha. Ore tolosho le Kenya naa keoshi enkukuo baada, o larin imiet pee egeluni ilkulie arikok, oidim atorik olosho. Ore kulo arikok naa keatai orais naa ninye oitasheiki olosho olulung'a, keatai ilgavanani aa ninche oitasheiki inkauntini napaashipaasha tiatua olosho, keatai sii ilbung'ei oitasheiki imuruan e bung'e, neatai MCA's aa ninche oitasheiki wards napaashipaasha, tiatua inkauntini napaashipaasha tiatua olosho le Kenya. Keatai sii inkarikok oo nkituak aa women reps tenkoitoi oo lashumba.